Mae en mapare ikwongi luoke kiseluoke tinyalo poke bang'e tichame, kata inyalo ng'ade tichame kata gi pote go.

Mae en tij luoko sende. An ahero luoko sende nikech omiyo ot bedo maler, to kendo ogeng'o ogeng'owa kuom yudo tuoche mopogore opogore nimar ka in gi sande molil eot gimoro kaka lwang'ni nyalo pie gimoramora. To ka dipo ni opiye chiemo , kelonwa tuoche mopogore opogore manyalo kata miyo ng'ato olal ngimane.